Thoth oganda koneno lee mag bungu to moko gineno kaka chiemo, moko be gineno kaka jasikgi. Omiyo timbegi miyo oganda chokore kendo nedo lee gi mag bungu. Ma rocho chenro mag arita mag lee gi.

Mag gin le kaka magwar mag revi, reticulated giraffe, kata tiga moro ma kite opogore ahinya. Nitiere bende beisa oryx, nitiere ostrich moro ma yudore ga Somali sana, udo. Kato nitiere greenak.

Jotelo mag pinje ariyo gi okosebedo piny mondo mi gipor wach mondo ging'e e wi wach mar kiewo ni . Ma miyo obedo marach ne jolupo wa ma Kenya owuok ka dhi lupo to ka gichopo yoo migingo koni tiwinjo kani nogogi ma nomagi moko nonegi monyum ei pii. En gima lit ewi weche gi ka tudruok moro malong'o ok osebedo mondo jopinje ariyo gi owinjre e kuma kiewo chope gi kuma kiewo ng'ato okochope.